Gino mabiro e paro na ka aneno gini en nyithi sikul manyiri ochung' kendo gichalo ni giwuoyo. Moko kuomgi, oting'o buge to gi kalam. Ginyiero kendo gimor. Gima biro e pacha en eni nyithi sikul gi osetieko somb gi mar odechieng' ma kawuono, to kendo gisewuok ei klas, to koro gichung' oko, giwuoyo, giwacho kaka somo ne obedo to kendo ginyiero to kendo gimor ahinya. To girwako lep sikul, to gisuko, to kendo sikundni bende chal ni en sikul ma ohero ler. Nikech nyiri gi girwakore maler, to lep gi ler, to kendo ginyiero, to kendo gimor ahinya. Koro gima biro e pacha maduong', en ni ma sikund nyiri, nikech kuomgi onge nyathi mawuoyi, gite gin nyithindo manyiri, to kendo gi yudhe, ma mopok obedo joma dongo.

Gini yudore e alworawa. Itiyo kode chungo olembe kaka rabolo, kaka apoyo, kaka machunga, kaka maembe to kod olembe mamoko. Kendo itiyo kode e chungo alode ma iuso ne ji kaka apoth, kaka osuga, kaka sikuma, kaka dek to gi alode mamoko. Kendo itiyo kode e chungo gik mi itedo godo e jokon. Gik ma itedo godo chiemo maketo chiemo bedo mamit. Kaka nyanya, kaka otungu, kaka dania, hoho, kendo apilo to gi mamoko. Bende itiyo kode e chungo yiedhe kaka kitungu saumu, kendo tangawizi. To okonyo ji nikech ginyalo yudo olembe gi e yo mayot, kendo e chiro manitie kuonde ma opogore opogore. Gini en gima ber ahinya, nikech kata ka.

Gini nikod nengo maduong' ne jodak manie alworawa. Achiel kuom gikma omiyo en gi nengo maduong' ne jodak manie alworawa en ni okonyo ji mopogore opogore kuom miyo gi yo mar nwang'o yuto margi. Ng'ama uso yudo pesa, to kendo ng'ama iuso ne bende yudo chiemo. Gini e okelo gik moko kaka olemo, kaka alode, kata yath ne ji koae puodho mondo ji oyud gi e yo mayot. Kendo okonyo ji yudo gik moko kaka olemo, kaka alode, kaka carrot, kaka niang', to gi gik moko ma opogore opogore ma itiyo godo e jokon. To kendo ma inyalo ti godo e thiedho tuoche ma opogore opogore. To kendo olembe gi, giber ne ngima wa. Ko tendo ka gini e nitiere e alwora mopogore opogore, okonyo e yo ma siro sirkal.

Gino maduong' ma biro e pacha ka aneno gini en nafas mar tich. Tich matimore kae, en tich mar ting'i osike kaigole gwenge ma opogore opogore to itere gwenge moko ma opogore opogore. Nafas mar tich mar ting'o osike, kata mar tero osike ka oae gweng' achiel nyala e gweng' moro, en nafas maber ne nyithindwa, kendo ne jok ma moko madongo. Nikech kaa kuom tijni, jowa yudo yuto margi. To kendo konyo gi e keto gimoro e mesa margi. Kendo yudo chiemo. Tijni kendo imiyo u gir tero osike gi. Kaka e gini, aneno ka omigi gari mar ting'o osike, ka gitero e gwenge mopogore opogore. To kendo tijni en tich maduong' ahinya. Nikech osike mag jogi, bende ni kuma ber, oket negi kendo olos negi kuma ikano gie maber.

Gini nigi nengo maduong' ne jodak mag alworawa. Nikech koa kuom tijni, jodak ma alworawa yudo yuto margi ma pile pile. Koa kuom tijni, jowa manie alworawa, yudo chiemo e yo mayot koae puothe. Kendo alode mopogore opogore kaka sikuma, kaka dek, kaka apoth, kaka osuga to kod alote mopogore opogore ginyalo yudo e yo mayot. To kendo olemo kaka maembe, kaka rabolo, kaka machungwa to kod olembe mamoko bende giyudo e yo mayot. To kendo jauso bede yudo yo mar wuoyo gi jok ma ouso negi. To kendo okonyo ji kuom kelo ji kanyakla. Jauso to gi janyiewo, giyudo kaka ginyalo biro kanayakla achiel. To kendo giwuoyo e yo mar uso, kata loko ohala.

Gino ma timore kae, en ni nitiere nyako moro ma ochung' to kendo oting'o mafua e lwete. To kendo en gi nyawadgi moro magichung' godo. To king'iyo gi to gichalo ka gin gi mor, to kendo ginyiero. To gin gi simbe mag gi ma giting'o e lwetgi. To alwora margi, nitiere mafua ma opogore opogore. Ma nyiso ni kuma gichung'ie ni en kuma iuse mafua. To mafua gi gin mafua maoe puothe to kendo gin mafua ma osetwe, mafua ma idwa chak usi. To kendo gin mafua mang'eny, to mafua ma gin gipogore gipogore. To king'iyo maber, to ineno ka kendo kumokete mafua gi, en kuma oum, mondo kik gitwo, kata mondo kik chieng' ochamgi, kendo okethgi, ka pok giyudo jonyiepo maggi. To king'iyo maber, to ineno ni, mafua gi bende.

Gino matimore kae nyalo bedo ni jogi nie bura. To kendo nyalo bedo ni gin e office margi. To e bura kae, gin gi kwonde gi mag ndiko, to gin gi kalam, to kendo gin gi laptop ma giketo e wi mesa. To kendo jogi, chalo ni bura ni en bura mabor. Nikech gin gi pi, to kendo gin gi chiemo moko kodgi. To king'iyo mbele to ineno ka gitiyo gi projector e bura margi ni e. To kendo maber, king'iyo to waneno ka girwako lewni maber, manyiso ni bura ni en bura manigi nengo maduong', to kendo en bura mar joma oluor. To kendo en bura ma idwaro e luor. To kendo ka ing'iyo alwora margi, to waneno ka alwora en alwora maler. To kendo giloro curtain mag dirisni gi, to bura dhi nyime. Moko kuomgi wuoyo

Gino mabiro e pacha ka aneno tijni ,en tich mar puonj. Ka aneno kaka jogi obedo, to aneno ka gibedo e yo maber, to kendo gibedo e bura, manigi luor, to moko kuomgi oting'o otese mag ndiko, to kendo moko kuomgi obet e yo maber mondo giwinji kendo giyud gima jowetegi wacho, to kendo en bura ma ka ng'ato wuoyo, to jowetege ling' to kendo bedo mos, to kendo winjo gima giwacho. To e tokegi nitiere udi moko machalo klese mag nyithind, ma nyithindo somo e,burani chalo bura mar jopuonje nikech tokgi nitiere klese ma nyithindo somoe ,to kendo alwora chalo alwora sikul.

E alworawa, tijni itimo e yorno maber ahinya, nikech en tich ma ok chun godo jodak manie alworawa, to kendo en tich ma ka ibitim e alworawa, to ing'iso ji mondo ji oikre mondo girwak jotijni e gwengegi, to kendo tijni itimo mondo opuonj ji manie alworawa kaka ginyalo ritore giwuon, to kendo kaka ginyalo rito ngima jowetegi, to kendo kaka ginyalo rito alworagi. To tijni sama itime, to ok chun godo ji kata ok chun godo jodak. En tich ma ng'ato timo gi chunye te, to kendo en tich ma kitimo to jo alwora to kendo jotijni timo gi chunygi te, to kendo tijni en tich ma ng'ato ka ng'ato chiwore owuon mondo otime kokonyore owuon to gi jok manie alworane.

Gino maduong' mabiro e pachaka aneno gini en tijno kata tije e paw ndege. Tije manie paw ndege gin tije ma opogore opogore. Achiel kuomgi en tich mar riembo ndege, to kendo moko gin kaka tich mar loso ndege ka opo ni ndege nigi kethruok moro amora, to kendo tich moro en tich mar konyo jariemb ndege to kendo konyo jogo ma oidho ndege. To kendo tijni en tich manigi nengo e piny nikech okonyo ji manie piny kuom aye piny achiel ka gidhi e piny moro ma opogore kendo pinje maboyo boyo e yorno mayot ka gitiyo gi ndege. Kendo okonyo kuom kelo yuto ne jogo ma indiko kaka jariemb ndege, kaka jogo maloso ndege ka opo ni ndege nigi kethruok moro amora kendo kaka jogo makonyo jariemb ndege.

Gino matimore kae ,mokwongo en ni kae en od thieth, to kendo en kuma jogo matuwo nindoe. To kawang'iyo gimatimore kae, waneno ka nitiere jotuoche ,to kendo jotuochegi ginindo, to jatuwo moro nigi joge mane obiro lime, to kawang'iyo lwetegi, to bende waneno ka ochuo negi yedhe, yedhe makonyogi yudo teko, to kendo yedhe makonyogi e thiedho gi. To kawangiyo kendo, to waneno ka ariyo kuom jotuochegi, onindo e wi otanda achiel, matiende ni od thiedhni nigi otendni ma ok rom jotuoche te mabiro to kendo malimo od thieth kae, to kawang'iyo to kendo gionge gigo makonyogi e wi otendnigi.

Gino maduong' mabiro e pacha ka aneno gini en tich mar ohala, kendo aneno ka ji ariyo ,achiel en ng'ama dichuwo, to kendo moro en ng'ama miyo to kendo gichung' kanyakla ka ginyiero to kendo gin gi mor ahinya. Alwora margi nitiere gik ma gichungo kaka rabolo, kaka nyanya, kaka otungu, kaka apoyo ,kaka machunga kendo apilo, to gi gik moko modhuro mag loko ohala. To waneno ka gin gi simu to kendo ging'iyo simbgi, manyiso ni achiel kuomgi chudo e yor mar simu, ma tang'onwa yo mar loko ohala mopogore gi tiyo gi pesa. Kendo ka wang'iyo alwora, to waneno ka miyo orwako gino mar tich ohala.

Gino maduong' mabiro e pacha ka anono tijni en tich mar thieth, kendo tich mar rito ngimawa. Aneno e tijni ji ma obedo e kom, to kendo nitiere ji ariyo moko, achiel kuomgi en laktar to kendo moro nyalo bedo ni en jatuwo. Achiel kuomgi ma orwako lep laktar, kendo nigi gir pimo gwecho mar adundo, to kendo nenore ni opimo gwecho mar adundo mar jatuwone, to e bathe, nitiere moro kendo ma orwako lep laktar to ochalo ni owuoyo gi jatuwone, to kendo omiye chik mar ritore. Kendo e wi mesa nitiere yedhe ma opogore opogore, kendo gin gi pi ma nyalo bedo ni jatuwo tiyo godo e muonyo yedhe, to kendo nitiere kwonde ma indiko

Gino maduong' mabiro e pacha ka anono tijni en tich ei od thieth, to kendo rito ngimawa. Aneno ji ariyo kendo achiel kuomgi orwako lewni machalo lep laktar, to kendo moro mobedo bathe ,chalo jatuwo ma obiro e od thieth, mondo okonyre. To waneno ka gichalo jogo mawuoyo, to kendo laktar chaloni opimone jatuwone kaka nyalo ritore, to kendo kaka nyalo konyore, to kendo jatuwo chaloni pimone laktar kaka ownjo kata kaka dende chalo, to e wi mesa magiwuoye, nitiere chupni mag pi, to kende nitiere otese machalo otese moting'o kaka laktar kata kaka jatuwo onego obed ni rito ngimane to gi yedhe monego omwonyo.

Gino maduong' mabiro e pacha ka aneno gini en kony mawayudo e yorno mar thieth. To kendo kony ma wayudo e yorno mar rito ngimawa wan owuon, to kendo ngima mag jowete wa manie alworawa. Waneno chwo abich, to kendo, ang'wen kuom gi ochung', to nitiere achiel kuom gi ma obedo e otanda. To gichalo ni gin e od thieth, nikech ma obede otanda, orwako lep jotwo. To kendo en gi alama manie lembe, e bath wang'e. To ariyo kuom ma ochung', nigi lewni machalo lep jothieth. To moko ma ochung' bethe gi, chalo jok ma ne obiro mana mar chiwo kony kod neno jotwo manie osiptal. To gichung' kanyakla to kod

Gino maduong' mabiro e pacha ka anono tijni, en tijno mar thieth kata tijno mar rito ngima mar nyithindo. E tijni, waneno miyo moro ka obet piny. To kendo oting'o nyathine. To nitiere miyo moro ma okulore e bathe, to kendo oting'o sandan. To sandanni, ochwoyo e bamb nyathi ma miyo moro cha oting'o. Ma nyiso niya, otemo chanjo nyathini mondo nyathini kik yud gi twoche ma opogore opogore. Tijni en tich maber, nikech, en tich ma koyowa e rito ngima nyithindwa. To kendo en tich ma koyo mine kuom keto ngima nyithindgi e kama ber. To kendo rito gi e yorno maber.

Gino matimore kae, en ni nyithi sikul manyiri okulore kagimodho pi. Pi ni en pi ma ae fereji. To kendo pi ni, en pi manenore ni en pi maler. Nikech nyithindo manyiri gi, okulore to kendo gimodhe. To kendo ka waneno pi ni kaka en, en pi maler. To en pi mane okuny ,kendo ne okuny ne sikul. Nyithindo ma nyiri gi orwako lewni maler, to kendo girwako lep sikul. To kendo nyithindo manyiri gi, gibuonjo to kendo gimor ka gikulore kendo ka gimodho pi. To kendo morgi ni nyiso kaka pi ni mane okuny e sikund gi ni osekonyo gi. To kendo chal ni pi ni bende itiyo godo ye yore mopogore opogore. Kaka yore mar keto, kelo ler.

Gino maduong' mabiro e pacha ka aneno gini en tich mar rito ngima mine mapek, to kendo tich mar thieth. Kae waneno miyo achiel mapek ka ochung' e bath mtoka mar ting'o joma two. Kendo mae nyiso wa ni miyo ni, nie od thieth. Tijni mar thieth, kendo tich mar rito ngima, mine mapek, en tich manigi nengo ahinya, ne joma nie alwora. To kendo nigi nengo maduong' ahinya ne nyithindo ma pok onyuol. Ka luowore gi tijni, miyo mapek yudo yot mar chopo e od thieth ka itere kod mtoka mag joma two. Kendo ma keto ngima nyathi ma pok onyuol, e kuma ber ahinya. To kendo konyo ahinya golo kendo tieko lal mag nyithindo.

Gik moko ma mathoth oselokore to kendo gik mang'eny osebedo ka dongo bang' kinde. Achiel kuom gigie en kaka kom mag jogo ma oknyal wuotho, kom ma olosne ne jogo ma onge kaka nyalo wuotho gi tiendegi, kaka jogo ma olalo tiende gi kaluwore gi masiche mag apaya, kata jogo ma ong'ol tiyo gi kom aina ni. Kendo kombe gi konyo gi kuom miyo gi yore kaka ginyalo dhi kuonde ma opogore opogore kata ka obedo ni okginyal wuotho. Kendo komni konyo jogo ma ong'ol, kata jogo ma onge kaka nyalo wuotho kuom miyo gi kaka ginyalo riwore gi jowete gi mantie kuonde ma opogore opogore. Kendo konyo gi e yore mag dhi nyime gi tije gi. Kendo miyo gi gidhi nyime gi yudo

Gino maduong' matimore kae en puonj ma imiyo jomamine ma ae pinje mag lang'o. Kendo puonj ni en puonj maduong' ahinya ne jogo mamine. Kendo waneno ka gin gi nyithindegi matindo tindo. Kendo giting'o gi, kendo moko kuomgi oting'o kar ndiko gi kalembe gi. Kendo tich mar puonjo joma mine ni, en tich maduong' ahinya kendo en tich manigi nengo, nikech okonyo joma mine kaka ginyalo ritore gin giwegi. Kendo kaka ginyalo rito anywola gi, to kod nyithindegi matindo tindo. E alwora mar gini e waneno ka miyo moro ochung' kendo opuonjo mine ma obedo piny, kendo mine ma aye pinje go mag lang'o. To kendo alwora mag pinje gi en alwora ma otwo.

Gino maduong' matimore kae en puonj ma imiyo oganda. Kendo puonj ni madhi nyime ichiwo gi ng'ano ma miyo. To kendo en miyo ma ochung', ka ong'iyo oganda ma ochiwo negi puonj. Oganda ma ichiwo negi puonj, obedo e bwo hema. To kendo gibedo ka ging'iyo japuonjgi, to kendo gichiko itgi maber. To kendo gibedo ka gikwe mondo giwinji weche go ma ipuonjogi. To kendo puonj ma ipuonjo kae nenore ni en puonj ma konyo oganda kaka ginyalo ritore gin giwegi. To kendo kaka ginyalo rito anyuola gi to kod jowete gi. To kendo en puonj makonyowa e yor no mar rito ngimawa, to kod ngima jogo mani kodwa. To kendo miyo mapuonjo puonj ni , nenore ni en miyo manigi lony mar chiwo puonj aina ni.

Gino maduong' mabiro e pacha ka anono tijni, en kaka ogendni nyalo yudo kony kaluwore gi kaka ginyalo rito ngimagi e yorno mayot. E tijni aneno ji ma ochung', kendo achiel kuomgi en miyo ma nenore ka lero tiend tijgini. To kendo moro ma obedo ka ng'iyo picha, picha ma oting'o, ng'at moro ma en laktar, kata ng'ano machiwo thieth. To kendo nyawadgi ma ochung' e bath laptop, en nenore ni en achiel kuom jogo ma konyo ji e yorno mag hieth. Gino maduong' en ni tijni konyo oganda e yorno mar thieth. To kendo e yorno mar rito ngimagi. Kendo kaka ginyalo rito ngima nyithindegi to kod jowetegi e pinje kata e gwenge mopogore opogore.

Gino maduong' mabiro e pacha ka anono tijni en wechego mag ngolo kata wechego mag thum. Achiel kuom gik ma tang'o wechego mag ngolo kae, en ni oganda modhuro osechopo kae kendo gin e bwo hema no maduong' kendo maber ka ing'iyo to ineno jangolo ma ochung' e nyimgi. Kendo jangolono ochung' e mbele sipikni moket kanyo,e bathe kanyo nitiere jopichni ariyo kendo gin gi pichni maggi, to kendo jogo manie budhono, oting'o simbegi kagimako kaka jangolono wuoyo kata kaka jangolono wero thumbege, to kendo jangolono oting'o turufon e lwete ka owuoyogo kata ka owergo. Tijni en tich maber nikech okelo oganda kanyakla, to kendo wer konyo oganda dak .

Gino matimore kae en ni nitiere ji ariyo moko ma okulore. Jogi gin dhako to kod ng'ano madichuwo, to kendo gikulore ka ging'iyo otas moro. Ng'ano madichuwono oting'o otasno, to kendo osiemo otasno. Nenore ni olero ne dhakono gino manie otasno kata gino ma otasno wuoyo kuom, to kendo e alwora margi nitiere mesa moro to kod buge moko to kod chupa to gi boksi mane wi mesano. Kaluwore gi kit nanga ma dhakoni orwako, alworani nenore ni en alwora mar od thieth, to kendo kaluwore gi gigo manie alworano, nenore ni dichuwoni en laktar kata en dichuwo machiwo thieth, to nenore ni omiyo dhakono kaka onego thieth otimre.

Gino maduong' matimore kae, nenore ni en wechego mag tuke, kata wechego mag sport. Jogo manikae gin chuwo ,to kendo ng'enygi orwako lewni mag rokwere to kod moko kuomgi ma orwako lewni marochere, kendo lewni magirwakogi gin lewni mag tuke, to kendo ginenore ka gimor ka giwuotho e yo, to kendo gikudho firimbigi ka giwuotho e yo. Moko kuomgi oting'o bedegi malo kuom tang'o locho kata kuom ng'iso mor ma gin go kaluwore gi locho magiyudo. To kendo ginenore ka giwuotho ka gimiel kata ka giwuotho ka gimor nikech wechego mag tuke maggi odhi kaka ne gidwaro, to kendo e bathgi, nitiere jogo mang'iyogi ka gikadho, manyiso ni jogi be

Gino matimore kae en puonj mimiyo oganda kaka ginyalo rito ngimagi, to kendo ipuonjogi kaka ginyalo rito dendgi kaluwore gi tisi ma opogore opogore. Waneno ka japuonj margi ochung' e nyimgi, to kendo otang'o negi kata omiyogi ranyisi kaka ginyalo rito ngimagi, to kendo otang'o negi moko kuom gik maginyalo timo mar mondo omi girit dendgi kendo gibed gi teko mar dendgi, to kendo ginyal ritore mondo kik gimak tuoche ma opogore opogore. Kendo japuonjgi timo tisi ma ogandagi nyalo timo, kendo oganda ma ochokore mar mondo owinj puonj moko kuom gi ochungo, to kendo gitimo kaka japuonjgi timo, to kendo gitemo ng'iyo gik ma japuonj timo mondo gidhi gitim bang' ka giseya.